Kenare neyiolou oltung'ani enikuni pee erreshuni isinkirr, pee itayuni tenkare. Kenare si neyiolou oltung'ani enikuni pee erewi emeli tiatua enkare. Kenare si neyiolou oltung'ani ewueji metii isinkirr tiatua enkare, pee etumoki aibung'a inkumok.

Ore eunoto eshai naa enetipat amu kibung uchumi olosho. Enetipat sii enabae amu keret olaturoni pee etum impisai , nainyiangunyie intokitin napaspasha . Enetipat sii enabae amu orre shai naa kebik tewueji netuunoki nintobir enkulupuoni . Enetipat sii amu enkoitoi natumie iltunganak esiai aa ore pee igeri iltunganak pee easisho tolchambai louni shai naa esiai ina . Kitumiai sii imbenek emajani aitobiru majani eshai naitumiay iltunganak aok.

Ore eunoto ornyanya, naa enetipat amu, ore irnyanya, naa kitumiai ayierisho. Ore si irnyanya, na kiidim iltung'anak ainosa, enaa irng'anayio. Enetipat si enabae amu, keret olaturoni pee etum iropiyiani, ah ore pe emir ilaturok irnyanya lenye, netum iropiyiani naasie imbaa napashipasha. Enetipat si irnyanya amu, ore pee edoyio ibenek netoyu, nejing' atua enkulukuoni, naa kitobir enkulukuoni. Kelo neeta eunore ornyanya inyamalaritin kumok, ah kore irnyanya, naa kelelek ibung' imoyiaritin, ashu itamai irkuru opashipasha. Kake, ketii ilchanito oidim ilaturok aitumia, pee ibooyo kuna moyiaritin, pee etum atekesu irnyanya sidain.